En emetab kenya komiten komoswek chemiten ainosiek che kikotoret meng'ik eleo en emetab kenya komoswek chemekityin ak ainosiechu komiten boisionik chekisuldoen kou meng'ik chebo komostab kwenet en emoni komiten ainosiek chemiten komosaton cheu ainet nebo Tana ak Athi kikotoret ainosiechoton bichu kosuldaen boisionikchwak chebo kila betut boisien beekab ainosiechu en boisionik cheterter cheu chebo gaa boisien kobisen minutik akoyoen boisionik cheterter chon nyolu keyai eng ngaa koboisien kora bechuton en tuguk cheu mwetisiet en gaa ak kinagaa kiagik beek kora kotoreti biik en boisionik chechang olon miten tekset kora keboisien beek en boisionoton ii keteksen kikotoret biik ainosiechuto.

En emet nebo kenya komiten korik che ikochin biik rapisiek chebo besendo anan chepkondok koityi meng'ikab emet nebo kenya bankishechuton koikoito anan besendechin meng'ik chepkondok cheyoen mung'arosiek ak chebo kabatisiet en biikab mung'aret chemengech korik chebo besenwokik cheu Tala ko kikotoret biik chebo mung'arosiek ii ak kabatik amun ikochin chepkondok chebo lipanet ak komoe ibwat kityok en bichoton kowektaita kit kiten nemiten parak en chekikokikochi rapisechuton kokikotoret meng'ik chebo emetab kenya kosuldaen icheket boisionikwak cheterter chebo betusiek tugul bankishek chupo Tala koo kikotoret biik amun kinyorchinge en nyumnyumindo missing ko en biik chemiten simoisiek ko imuch kosom rapisiochoton en simoit.

Emetab kenya kotindo korotinwek choton che kororon chebo komonut che imutu kiprutoinik kongeten komoswek che terter chebo emoni ak cheyobuu pitoshek chumbo chumbeek en emetab kenya komiten tulonok cheechen che tam kobwone kiprutoinik korutechin. Angenge en tulonok choton ko tulwet ne oo en Kenya ne naat keguren tulwet nebo kenya nemiten en kaunti nebo Kirinyaga. Tulwoniton kotindo koindap elipushek mut ak bogol sisit kebaa barakiat ak miten biik Che kigolonye baka barakianda noton. Tulonok alak chemiten emetab kenya komiten tulwet ne naat keguren longonot ko naat kotam ko chumukoni ak tulwet age ko nebo menengai nemiten en kounti nebo Nakuru, bwone biik konyo kogere tulonochi kobun komoswek che terter chebo emoni

Emet nebo Kenya ko tindoi korotinwek Che korikyin anan bik chebo kokwet emet nebo kokwet nebo Kenya ko nebo Uganda emotinwechu kotindoi tuguk Che pchechindos Che kerge amun kigochin kandoinatet kiplelachek Che kerge ak miten Ole pcheen icheget kiwotenywa en Ole pcheen kiwoto Kenya ak Uganda ko miten taonit neo ne kekuren malaba en yoton ko olepchechindos emet ab Kenya nebo Uganda komasato Ole keswen tuguk Che ibote bik kotom kochut emoni ak koswen chebo emet ab Uganda oloon bendi bik kochute yoton komasiton bo malaba kora ko ole tononen rorisiek Che ibu mosikosiek kongeten Uganda kobwone emetab Kenya ak Che ngeten emet ab Kenya kobendi Uganda malaba kora komiten mungarosiek Che isuldoen bik en yoton asi kobit kosopcho sobet nebo atkan tugul

Emetab Kenya ko tindoi komoswek Che terter Che kororon Che imutu kiprutoinik konyokoker terter tuguk Che iboeboe kiprutoinik ngobwa emoni amune sikobwone kiprutoinik emet nebo Kenya ko konyo koger chigei kororonindo nebo komoswek Che miten en emonito alak en komoswechoto ko oleu Mombasa miten kiprutoinik Che bwone en emotinwek ab sang ak chebo emoni kobendi komosta nebo Mombasa ak kilifi ak kora malindi asikobit koba kobir bek ak kiprutoinik alak korutechin komoswek Che bo tiongik cheu chebo maasai mara ak cheu chebo Nakuru Ole kiriben tiongik ak en alak kora komiten Ole kekonoren tuguk Che kibo keny en Nairobi Ole kekuren musiam yoton komiten Che kikichongan en yoton chebwone bik kora kobakokere en komasato bo Nairobi

En betusiechu kimiten en kasari ko nyolu kotindoi chi ripetab sapet amun toreti inendet en nyasutik Che Imuch kobit en tai terter kampunisiek Che kigotoi boishanito bo ribetab sapet bo kamanut en achek tugul kesirge en tetutiet noton bo ribetab sobet amun imuch kobit nyasutik Che terter Che kelipani rabisiek Che miten barak kot mising ko olon tinye chi panganetab sobet kotoreti inendet oloon kanyor nyasutik anda kibendi kot kosirto chito ne tindoi lipanetap sapet kotoreti inendet bichoton bo lipanetap sapet kolipanji tuguk Che Chang cheu chebo konorenyin ak kora kotoret koripchi lagokyik en tuguk cheu somanet kisomesoni lagokyik ak keger kele miten komie ki age tugul nenyin ripchin lagokyik ak konyinet tugul lipanetap sapet

Emetab kenya kotindoi komoswek choton chekororon cherutechin biik en emet nebo kenya miten kiprutoinik chebwonen emoni kong'eten komoswek cheterterchin en komosta nebo Rift Valley komiten korotinwek chetam kobwone biik konyokokere che chon ko tembonok che echen kot missing chemiten en nganasok cheterter en Rift Valley, tembono choton ko mbaret nekibur kobut ako miten en loindoo ne oo kot missing ako kiib mbaret ne oo en komoswek chechang chebo Rift Valley komoswechuton ko kiitaban serikali asikobit koik komoswek chebwone kiprutoinik konyokokerer miten osnoshek chemiten en komositon bo Rift Valley miten komoswek chenootin en komositon cheu chebo olimpo Marakwet ak komoswek alak kora en Baringo ak chemiten kora en county nebo Nakuru.

Emetab kenya kin kotomo kepchei ko kotindo komoswek sisit che kimenye kabiloshek che terter en emoni kin kepchei anyun konam anyun kopcheak biik kosupgee ak komoswek chuton. En komoswek chuton Sisit chekibo kenya ko kebeberta agetugul kotindo kabiloshek chechiget en komosta nebo riftvalley komiten kabiloshek che terter chemenye en komositon, miten biik chebo kabilet nebo kolenjin Che yoton ii komiten koraa en kirupishekwak chebo lugait nebo kolenjin, bichoton ko che uu nandiek ii. Miten kipsigisiek, niten derik, miten keyo ak miten biik chebo markwet ak chebo pokot ko choton ko chemiten en riftvalley ak en komoswek alak komiten kabiloshek che uu chebo masaek ak en komoswek alak komiten biik chebo kabilet nebo okiyek. Missing okiyek ko mengiishe icheget en osnoshek

En komoswek chechang chebo emetab Kenya komiten olekeboen tiong'ik chechoto ko komoswek chektabaan serikalitab emoni asikoker kole karip tiong'ik chebo kabilet cheterter chemiten en timin asikobit keker kele kokirip tiong'ichuton ii ko nyolu kesir biik chesomanotin cheingen missing olekiyoito boisiet ne bo ripetab tiong'ik chebo timin angesir biik chemosomanotin komoingen icheket ole nyolu keripto tiong'ik anan ko imuch kora kobar icheket tiong'ik amun moingen ele nyolu keripto, tiong'uk chechang en emoni ko kikobetyo ak nyolu chongikong'et ii keker kele kokirip akeyochi boisiet noton nekararan asikobit komoto kobetyo kogeny nyolu kesire biik chesomonotin amun angesir chemosomonotin ko imuch koib ng'oyondit en kwenutab kipkosobe ak tiong'ik chebo .

Emetab kenya kotindoo sugulisiek choton chebo barak, chetoreti kipsomaninik chekosir en classit nebo taman ak aeng kochut sugulisiechuton bo barak asikobit kosuldaen icheket somanet nekibo korwotitenywan miten sugulit nebo barak nebo Tom Mboya nemiten en county ne bo Homabay sugulini ni bo barak ko toche kipsomaninik chengosiryo kobun komoswek cheterter sugulini ko ikoito somanosiek cheterter cheu chebo konetik anan mwalimuek, miten kora chebo dakitariek ak sirikap logoiwek ak biik kora chesomanjin tukuk cheterter sugulini bo Tom Mboya komiten magutik chemoche asikotach kipsomaninik kopaa sigulinito kit netot koteron amowe koo olon moityini magutik chemoche en somanutik che ikoito anan komiten barak tuguk chemokyinge che moityin koteron noton.

Neranik oleo en emetab Kenya ko matindoi boisionik ak Che kikoipchi niton neranik koyai boisionik Che Bute ngatutik Che bendi taban en ngatutik neranik Oleo en betusiechu ko ki kochutyi ngalek Che Bute ngatutik choton ko cheu chorset ak boisionik alak Cheu boisiet ab kerichek Che ibu bogitet ak alak Cheu choniton neranik Oleo kora koyoe boisionik alak Che mo karoron ak miten boisionik Che nyolu koyai serkalit asi koger kole kabosyi anan kaigochi neranik boisionik Che agenge en choto ko cheu chebo mwetetab karisiek en neranik kotoreti ichek koger kole kanyor boisiet neyoe icheget asikobit komat koyai boisionik Che Bute ngatutik toreti niton en bandap tai nenywanet

En komoswek chebo somanet anan sukulisiek ko komosta ne tesetai boisionik chebo somanet en sukul komiten mwalimuek ak komiten kipsomaninik mwalimuek ko igoitoi ngomnatet koityi kipsomaninik ko kipsomaninik agichek ko kosei ak kosuldaen tuguk Che kamwa mwalimu ak koyoe kasisyek tugul chebo sukul Che koigoito mwalimu en abakora ko olon kakotwo somanet ab kila betut age tugul komiten kasisyek Che kigochin kipsomaninik Che bo koyoe en gaa ko boisionito kigochin kipsomaninik koba koyai en gaa kotoreti kobos kayemet ab lagok yon kagomanda en sukul kigochin ak kelenji yoche kotar kasiniton en tarikit ainon ko toreti niton koker kole kayai boisiet nebo somanet ak kobos ngalekab kayemet

En emet nebo kenya ko kikonde sigik ole oo kayanet logokwak nebo koger kole kaisomesan icheget en kamukenywan tugul somanet ii kotoreti koyat metit nebo lakwet ak koraa kochengyigee sobet nekaran en betusiek chemiten tai andanyone sigindet sukul konyo koteb akobo somanetab lakwenyin ii ko anee ko oo konetindet ii omeochini akobo kimnotoshek ak nyalulnatoshek akobo lakwenyin ii asikopit kotesta kayanetab sigindet en lakwenyin akobo somanet. Sigik alak komo iyoni logokwak amun ele oo ko kigongol, ako olon konyo sigindet kotep oororjini tuguk che yoche anan ele yoche kotoretito lakwenyin asi koger kole kayay komie en ngalekab somanet choton ko che uu kwolji sigindet lakwenyin kitabishek ak kocher kogiljigee somanet

En sigik ole oo ko kigogywak koger kole kaisomesan icheget agoi sukulishek chebo barak asikopit konyorjigee icheget somanet en sukulishek choton bo barak sigik ole oo koyoe or agetugul koger kole kosomonso logokwak ak komwochin tuguk tugul che kororon. Sigik anyun konyoluu kocher logokwak koger kole kayay kazishek chebo darasok ak koyay boisionik choton che nyolunotin amun logok ole oo chemiten en sukulishekab barak komoko chulchigee icheget somanenywan ako kibaa koyay icheget tuguk che monyoljin otepet nebo neranik en betushechu ole oo ko kikochutyi ngalekab boishet nebo kerichek che ibuu bokitet alak ko moko somondos ako miten tuguk che yoote che monomege ak somanet

En sobet ab lagok Che terter en sukulisiek chebo emoni komiten tuguk Che isuldoen icheget tabanut ab ngalekab somanet en sukulisiek komiten lagok Che kolin ak komiten Che itogurotin ko a kandoindet ab kipsomaninik ak konyo kipsomanyat konyo ko mwawon agobo lakwet ne kakiywet ko miten oret ne asubi asi atebsen icheget kit ne kayaak asi kobit koywet Ingo ingo anome akure agenge en agenge ak atebsen age tugul en taban asi kobit komwa age tugul kit ne koterchin ak ingo ne kakelge twan yeityo korongolochi ichegen en taban ayome asikobit komwa age tugul kerenyin en amune asikobit kochwet ingo ingo ak oloon kaketar ii amwochi kamanutiet ab kebagach boisionik Cheu choto

En emet nebo kenya ko kikondo boishet anan kikosomoso barnotik iiele oo ak ele oo en icheget ii komo tindoi boisionik amun rorunotin nabasishek chebo boisionik en emet nebo kenya ko noton ii me kikoyay neranik ole oo kole kochengyinot gee boisionik che imuch kosirgee. Nto olon omii ochenge boishetab oldoishet ak ketebanan akobo olekyait en somanet ak kenyisiek che kirayay en boisionoton nebo oldoishet ko ororjini bik chebo kompinit noton akobo kenyisiek chotindoi anan che kirayay boishet ii ak ole kiyait ii en somanet en kompunishek ole oo olon chenge chito nesire koteben inendet ole kit en somanet ak kenyisiek che kigoyay asi kenai angokot ko kigochi boisionoton koyoe komie ana achicha

En boisionik chebo kanyaiset emetab Kenya kergei ango chebo serkali anan ko chebo chichok ko tindoi tuguk Che kiboisien anan karik Che kitoreten bik Che miandos Ole alak en choto Karit ne kimute chito ne mioni nekikuren ambulance karini ko toreti oleo amun anan komiten chito ne mioni nemiten sobenyin Ole ngoi keboisien karini keloboten kwa sipitali anan kisiptoen en agenge kwo sipitalit age miten tuguk chemiten karinito kikuren ambulance Che agenge ko kitandet nebo bik Che miandos ne tindoi mugungoik kikonopchin chito ne mioni ak keboisien kesiptoten ak kora komiten karit tuguk cheu kerichek Che kinyaen chito anan bek Che kirutyi chito Che kirutyin olon kisiptoen kwo sipitalit age

Emetab kenya kotindoi sugulisiek chebo barak che choton ii ikoito somanet ne bo barak koityi kipsomaninik changa tar sugulitab taman ak aeng ak kosiryo en sugulisiek chebo barak komiten konetik che inetisie en yoton ak konetik chuton ii kotindoi somanet ne bo barak nenyolchin kipsomaninik che chute sugulisiechu konyoru somanet, olon kamoche ateb akopo boisiet ne bo lipanetab konetisiet ne kotesak yon am acheng'e boisiet aik konetindet ne bo sugulit ne bo barak, komiten arorutik chekisupi asikenai kele kilipando anoo konetik missing konetik chon koto konomen boisiet ne bo konetisiet kinomchinen icheket rapisiek chemiten ngweny asi angotesetai ak boisienyin konyoru rapisiek chemiten barak choton ko arorutik chekisupi asikenai akopo .

Emotinwechu oeng kenya ak uganda ko emotinwek che choronok ako emotinwek chebo kokwet koraa emotinwechu kotindo kit ne pchechidos icheget nebo komonut, noton ko kiigochin icheget ii kondoindet kiplelachek ii che angenge ak noton komiten terchinoshek che anan ko terchindos ichegen en ichegen missing ko tuguk che uu kiwotoshek chebo emotinwek chuton oeng anan ii koterjindos kbiloshek chemiten en kiwotet nemii en emetab kenya ak chemiten ii emet nebo uganda komiten ngoliot nebo oinetab migingo, oinoni kosuldaen biikab emetab Uganda ak biikab emetab kenya boisionik che uu nametab njirenik ak ole boisioto biik. Bichu koterjindos amun lelen alak bo kenya oinetbko lelen alak bo uganda ko noton koma karan ak nyolu kongolojin kondoik chebo

Emet nebo Kenya Anan komoswek Che Chang en emet ab Kenya olon chengei chi nesire boisiet nebo kosuldaen boisinik Che terter ko yoe icheget kit ne kikuren interview yoton kekure bik Che terter Che mokyingei boisiet ak nyolu koib icheget kartasisyek Che Iboru kole machei boisionoto anan tinye ngomnatet kosuldaen boisionoto anda birwon chi nechengei boisiet ak kolenchon moche kwo interview ak kobirwon simoit agochi kotigonet komiten ortinwek Che amwachinen alenji koyai kou nyolu koger kole inendet ko chopchigei inendet boisinoton bo interview asi komuch kowol tebutik Che ki teben nyolu koger kole kosib kochobok asi kowendi interview initon asikobit komabotan ak koutyen tuguk

En komoswek chechang chebo boisionik anan komoswek chebo kapkazi komiten kiboitinik cheterter, miten kiboitinik chemengechen chekotokesire anan cheko tokochute boisiet ak komiten chekikobur en boisiet kasarta nekoi chuton tugul kotienge kele tindoi somanet netian chito anan kikotese somanenyin koit anoo noton koyoe kikochi chito boisiet kosupke ak olekikot en somanet olon moche chi mokoriondenyin koteshi kipnotet en boisiet amun kikotes somanet koimuch konyor mokoriandenyin akoborchi inendet kartasisiek che iburu kole kikotes inendet somanenyin ak konyor naet neo akopo boisiet neyoe en yoton ii koimuch koyonjin ak mokoriandenyin kole kiteshin en au boisiet amun kikonyor naet neo.

Emet nebo kenya ko tindoi kondametushek chebo beek missing ko oinoshek che echen chebo emoni kotindo oinet agetugul ole ngeten oinoshek ole oo kongeten bekywak osnoshek Che echen en emoni ko kikotoret oinoshek chu biik che mekyindos en oinoshek chu ana biik che rubegee ak oinoshek chu amun mororjin beek bichoton. Miten oinet ne naat en emetab kenya ne keguren oinet nebo Tana. Oinoni ko kipcheunenge oinet neo ne naat keguren nile ak konyo agoi emet nebo kenya en oinoniton ii ko kitoret mengiik chebo komosaton koboishen beek chebo oinoni en boisionikwak che terter. Alak koboishen beekab oinon en kopisisiet nebo minutikwak alak koboishen en ngalek chebo anan boisionik chombo gaa che uu mwetishek ak kounetab tuguk

En emetab kenya komiten sugulisiek cheikoito somanosiek cheterter, miten sugulisiek che bendi kipsomaninik akoi classit taman ak aeng, en yoton ko olon kakotar koimuch anyun koswa kole kabaa sugulisiek achon ,miten sugulisiek chebo kanetab gee chebo keket karik ko en sugulisiechuton bo ketetab karisiek kotindoi tiemunitk che ikochin kipsomaninikyi che chon ko alak keyae en class anan tuguk chekisomani kityok en koo choton ko elekinete biik akopo arorutik chenyolu kosup icheket oert ak tiemutik alak ko chekimuti chito kwo oret ko kakonetke koyai boisiet nekikinet en class ako ker kole kaboisien komie tuguk anan ng'omnotet nekinyor en class toreti choton ketikab karisie en .

En emet ne bo kenya komiten boisionik cheki kosuldaen serikalitab emoni missing ko en mornosiek che bo letaetab beek en emet kikosulden boisiet ne bo koker kole kakibal beek en komoswek chebo gaa asikobit keletechi meng'ik chemiten komoswek cheterter en emetab kenya koboisien, miten boisiet ne bo toretet ne bo beek ne bo Vitoria South Water Board mornaniton ni bo pcheitaetab beek ko kikoyai boisiet neo koker kole kaletechi beek meng'ik chemiten en komoswek cheterter ak taonishek che echen en emoni yoe Lake Victoria anan ainet ne bo Victoria koker kole kanyor biik beek missing ko ikochin beek kopaa sugulisiek, sipitalisiek ak taonishek che echen ak yae kora koker kole moror beek ii ako kokochin kora komoswek chebo kobisisiet en oleite.

Emetab Kenya ko kokonyor kondoik mut akoi nguni, en kandoinatet nebo agetukul en kondoik chuu ko koib agetukul kepepertanyon koker kole kawal sobet neo bik chebo emoni. En kandoinatet nekibo Arab Moi ko koyai inendet tii boishonik chekitoret mengik chebo emetab Kenya kotoo inedent tii koker kole kotoret sukulishek oleo en tekset tii Koraa kitoo somanet en sukulishek nebo eight four four somana niton ko kikisomoni kenyishek sisit en sukulit nebo ngwony ak keba angwan en sukulit nebo kwen ak kenyishek angwan en sukulit nebo barak. Kondoindet Arap Moi kokikochi chego lokok chebo sukul ak kotoret kotko kapchainishek che kikuren Nyayo tea zones choton ko komoswek. Chekimine chaik en komoswek ole chebo Rifty valley.

En emetab Kenya ko miten boishonik cheisuldoen bik cheterter en emoni chebo mungaroshek agenge en mungaroshek cheisuldoen bik ko aldaetab nebo maiyek. Mayek komiten che chomdotin ak komiten che chomdotin. Maiwek chekioldo ko chechomdotin keoldo en korik chekikichob Kobo maiwek ak chemo kichoptoo ko kokoyet sirkali komotoo kochop bik kii chetam kotesetai boishoniton, chito nemiten en korik chekioldoen maiwek anan toretindet nebo chito neoldo maiwek komiten itebet nenyolu kobor inendet missing ko koityi kastomaek chik chon bwone koole maiwek. Nyolu ko kit netai koik chito nekiyoni ak koik chito nemogenkii sobonwekab bik alak kokere kole korib bichoton ngandan miten nekakoye maiwek kobakobokit koker ole korib inendet akoi koitgaa komie.

En emetab Kenya kotindo kompunishek cheterter chechobe betirishek, betirishek che chobe kompunishek chuu keboishen en ortinwek cheteren. Miten batirishek chekeboishen en radioishek kii ak komiten chekeboishen Koraa en tochishek ak alak komiten tukuk cheboishen Koraa batirishek missing ko tukuk chon kingololen koboishen batirishek Koraa. En emetab Kenya komiten kompunishek chuton terter che chobe koiwek agenge ko kompunit noton Nii nebo Ever ready chuton kochobe koiwek che boishet en kasarta negoi kot missing ak komiten kompunit ake Koraa nekekuren Golden Lion ko choton nii kochob Koraa batirishek, batirit nebo Golden Lion niiko kararan kopaten mosire nebo ever ready ko nekikichoran alametab dhahabu ko nemiten ngweny en batirishek chuu.

Miten kabilosiek cheterter che bo ng'otonok che keboisien en komoswek cheterter ng'otonok koteretech asikobit kenai kele itee ano kiwatosiekyok ak chebo biik chebo kokwatinwekyok ng'otonok kora keboisien keteren kiagik komaba mbar ak kotoreti ng'otonok koter biik cheu chorik miten ng'otonok cheterter ak ng'otonok kora koniten en komoswek cheterter koter ole ng'otitoi biik mbaronikwak ,miten ng'otonok chekeboisien tuguk anan minutik chekimine cheu chepkomon ko choton kechopen ng'otonok, alak ii ko sokaonik, komine biik alak ketik cheu cheborus asikobit kochoben ng'otonok ,ko biik alak ko kikotoi ng'otonok che bo sikengeisiek ak kichoch ak trobainik asikeker kele mochute chorik anan ii ko tiong'ik .

En kiboitinik Che terter mising ko icheget Che boisie en sipitalisiek Che terter chebo emoni ko miten tuguk Che nyolu kotindoi tuguk Che boisien asikobit kosuldaen boisinik choton Che kiyae en sipitalisiek en chito nemiten en sipitalit neu nebo great start ne yoe kasiit en kot nekikonoren muswek ko nyolu kotindoi inendet tuguk Che bik Cheu choto chekilakyin eunek ak alak ko nyolu kora kotindoi kitambaok Che kitugen serunek ak kwosiek kora Che kiloche ko chebo korichoto bo muswek bik Che boisye en korichu ko nyolu koger kole karib tililindo en abakora amun icheget Che nome muswek ak koker kole kainde muswek en komoswek choton Che kororon nyolu kolach tuguk Che kilakyin eunek

En biik anan kiboitinik che boisie en sipitalisiek ak korik che bo kanyoiset en emet ne bo kenya komiten tuguk chemokotin kotindoo bichuton missing ii ko icheket cheboisie en korik chekikonoren musweek miten tuguk chekekere chenyolu kotindoi chito neyoe kasit en kot ne kikonoreen musweek che choton ko kit netai kotindoi ngoroik chekiloche en komosaton en abokora ko ngoroik che leelach ak koker kole tindoo kolokutik chekoilokyi icheket eunekwak ak kitambaet nekituken kutit, anan kora tokoch ,kitambaochu kotoret komakas kora harubusiek chombo biik chekobek en sipitalisiek ,tuguk alak chenyolu kotindoi bichu ko kalokutik cheu kwosiek miten kwaosiek chebo biik cheu chuu chemo ibu bolet en komosta nekikonoren musweek.

Olon akiboitiot en kapkasi ole ayoen boisiet komiten arorutik anan ortinwek chenyolu asup asi anyor mokoriondenyun ii olon amoche anan komiten kit neamoche keng'alal akinendet ando yon akiboitiot nokose ale kokoiman kilanyan en kapkasi komiten oletot anyorunde mokoriandenyun ii asiamwachi akopo tuguk chekiraiya ak che amoche si ayai asi kilangsian boisiet konyolu aker ale kong'ololchi korong mokoriandenyun akopo tuguk che amokyinigee king'olole amwachi alenji kirates somanenyun akonyoru ng'omnotet ne oo ne amuche ayaen boisionik cheterter en yoton ii ko imuch kikuyenge ak mokoriandenyun akopo olebongondoo asikolang sian ii boisiet kararan ange ng'ololchin komie amun ibuu kokuiyet ak.

En emet ne bo kenya kotindoo icheket ole kikipanganda boisionik ingunon komiten mornet netelelchin ng'alek che bo rutoinotet en emet ne bo kenya yoton ii ko olekitesen tai boisionik che bo kapndegee.en kap ndegee komiten ndegeisiek chebo kiprutoinik ,komiten ndegeisiek che ibe mosikosiek ,ndegeisichuton ko kikipangan en oret anom miten tarikisiek chenyolu kobendi ndegeisiek ak saisiek ak kikipangan kora kele nyolu koketee ng'o ndegeisiechu ,olon amoche abuken ndegeit, akomoche anai tarikinik chebitu ak ole kikipangandaa sabarit ii anyoru kiboitinichuton chu boisie en kapndege choto ko imuch koarorwon ole imuch anyorundo tikitit nebo aruto awoo emet nee amoche akanai kora akobo tarikisiek chenyolu awoo ak saisiek.

En serkalisiek Che miten en emetab Kenya komiten serkalit neo ak komi serkalit nemingin en kasarwek Che kibo batai ko kitam komiten kandoinatet nebo municipal en yoton ko indochin chito ne kekuren mayor ak kiyae boisionik Che terter kandoichoto kitindoi kora rubeieondenyin ne kiisuldaen tuan boisionik Ole Imuch koyaito boisionik serkalit ab municipality komiten tuguk Che nyolu kosuldaen koityi mengik mising ko Che mengisie en taonisiek Che miten en komoswek Che terter en emet ab Kenya boisionik choton ko cheu chebo koker kole kanyor mengik en taonisiek bek Che telilen en korikwak ak kora boisionik Cheu chebo sitimok ak Ole mengisiotoi icheget en korik ko nyolu koyoe boisinoto ngollisechin icheget agobo rabinik Che liponi en korikwak

En serkali tab kounti kotindo moronok cheterter cheyoe boishonik miten komoswek kii chetononchin boishonik cheterter en kounti, miten chetonchin ngalekab somanet, miten chetononchin ngalekab kiprutoinotet am chebo urerioshek ak alak kii ko chebo konyoiset. En komosto netononchin urerioshek komiten komonutik cheyoe bichoton che alak ko koker kole kaisuldaen urerioshek cheterter en kounti kokoito tukuk cheu chebo chekiurerenen ingoroik chebo urerioshek ak kwoshek ak koker Koraa kole kapanga kole kiurerenen kiwanchoshek ochon ako bik ochon chetelelchin boishet nebo urerioshek en kounti anan ko en komoswek cheterter. Boishonik alak Koraa ko kokere kole Kotoo anan kotoret kolong talendaishek chebo Lokok ak bik cheterter che urereni urerioshek cheterter.

En komosta ne abunu ko kimiten amitwogik Che terter Che kitam koame bik en keny en betusiek anan kenyisiek Che kikobata choton ko betusiek Che kibo bomorisiekyok kitam komiten minutik Che mine bik asikobit konyorunen amitwogik Che terter en kasarwechoto kotomo amitwogik Che bo kasari agenge en amitwogik Che kibo keny ko cheu Beek ak mosongik kimiten kora amitwogik alak cheu mogoo Che kitam kobo betusiechoto ko en komoswek alak ko kimiten bik Anan komoswek Che kimine amitwogik cheu choto robwonik en komoswek Che kinome ge ak minsetab tuguchoto amitwogik Che kibo keny ko ki toreti bik komat konam mianwogik alak en choto kora ko kiu isoik ak I sagek ko kimiten en komoswek alak bik Che kimine nderemek

En komoswek choton cheterter che bo emoni missing ko komoswek cheyomiotin anan chemonyoru ropta komiten olesoptoi kora akomiten tiong'ik che boisien icheket ii en sobenywan nebo kila betut, tionyiton kiboisien en komoswek cheyomiatin kekuren ngamiet anan kokuren biik alak tambisiet, ngamiok ko imuch kosuldaen boisionik cheterter missing ko en komoswek cheyomiatin boisionik che isuldoen ngamiok ii ko cheu che bo komut biik akoloe kora mosikosiek .angoe beek ngamiet en kasarta agenge kotokowendien missing en kasarta nekoi, en ngamiok komiten kora cheterter miten chetindoik icheket ii alamok chekikinde, alamo choton keboisien kenoe kele wan ngamiet ainon inoni ako asimakichor kora.

En boisionik choton Chebo kapindege anan choton Che yoe boisiet nebo kiprutoinotet kongeten emet agenge agoi emet age ko ki konde arorutik Che kere kole kaisub bik Anan kiprutoinik olon mokyingei kobugen Ndegeit ando yon komi kotyeme kastoma kobugen Ndegeit ak konyor kaimutik en lipanet ko amuch atoret inendet aarorchi ortinwek Che Imuch kosub asi komuch kotar kobugeni nyolu korok komwachi bichoto bo kap ndege kolenji rutoi betut ainon ak saisiek achon ako wendi kasarta netian asi kowek choton ko alak en arorutik Che nyolu komwaita kastomayat olon bugeni Ndegeit ko oloon katemenen lipanet ii aarochini inendet Ole kilipandoi rabisiechuto asikobit kenomun nafas en Ndegeit

En komoswek cheterter chebo emetab kenya komiten komoswek chekikeker kele nyolu kot missing kindee taisiek ako boisietab countisiek koker kole koindee taisiek ortinwek amune asikindoo taisiek ortinwek che echen missing ko en taonishek ko en ng'alek chebo kebos ng'alekab chorset en taonishek, kindoo asikobit kokweny komoswek tugul si olak kalabait ii komokonye kchorik kobwa oret kwenet noton amune asikindoo tait ortinwek che echen choton kotoreti missing ripikab kaliet koboshi boisiet amun olon laltos taisiek ko imuch kotesen taai biik boisionikwak cheterter ako toreti biik chebendote en ortinwechuton kobendat komokoiweishet agetugul amun labaa akeker kit agetugul netesei tai.

En emetab kenya ko kikotoi kipakengeisiek che bo kanyoiset anan mornet ne bo tililindo en emetab kenya koker kole kakijanjan lagok chemengechen choton ko chebo cheng'eten kenyisiekwak che bo siket akoi koit arawek taman ak aeng. Lakwet angesiche konyolu keker kele kakijanjan ak ngoetu kora keker kele kanyor inendet janjanet, angejanja lakwet kotoreti kobos anan koonda mianwogik che koto nyoru lakwet yon makijanjan angejanjan lakwet koondo mianwogik cheu chebo polio ak alak cheyoe lakok koik salamonik olon makijanjan lakwet ko imuch koim chametab gee ne bo bortanyin ak komuch konam mianwogik en abokora, neya missing ko miando ne bo polio noton ii ko kunjoni lakwet keliek ak eunek asimawendot.

Emetab kenya kotindoo komoswek cheterter che imutu biik kong'eten emotinwek cheloen che alak ii ko emotinwek chebo sang, alak en komoswechuton che chome biik kobwa konyo koker en emetab kenya ,ko komosta ne bo Mombasa ak chebo Malindi chome biik kobwa komoswechu missing ko konyo kobir beek, alak ii konyo kobendi mbukosiek che bo tiong'ik cheu che bo Nairobi, Masai Mara ak komoswek alak en emetab Kenya, choto ko cheu chebo mbuket ne bo tiong'ik ne bo Masai Mara ,alak ii korutechin ng'anaset ne oo ne bo Nairobi.

Konunotoikik ko tuguk Che kigoito en kasarwek Che kosubge ak boisionik Che terter kora Che isuldoen bik konunotoikik en abakora kigoito olon kobel is chito en boisiet ne kayae mising ko en bik cheu kipsomaninik anan lagok chebo sukul kigochin icheget konunotoikik olon kigerei sukul oloon kosir icheget en tiemutik kwak mising kigochin konunotoikik chito ne kayai boisiet nemie kosir alak agenge ko noton ko agenge en kasarwek Che kigoito konunotoikik koityi bik Che terter